Kit noyoe sikonyor kiyagik tukuk cheterektotin che ome ongete en kiwanchet ingele itinye kiwanchet neo anget kiwanchanikan apchei koyob chechang yekarapchei koyob chechangi okochi tugaa oldo agenge kwam yoton kotatun kotar. En yuto konyoluu komiten beek miten chumbikab teta yutet mii kit agetukul nemokingee teta ikany kot kwam yoton tatun kotar yekakotar yoto ingwek kobaa pchet age nekoipchei, yeka kwome kouno Kai koite koweki koit olekineta koki kopityo kotokoron. Koraa kit noyoe ole mobek ala yemaak mobek imuch ot aswach en imabarenyun ak okonorchi akakany koyomyo kabisa ana imuchi ko yekemumchi teta kit tii konome komie ak yekakwami kokose komokingee beek, yakamach beek kii ikoi koyee kobiyo teta ak kobur kou nondon. Koraa komiten suswek chon kioldo chekike chekikekee en townishek iole suswek choton chekimin chito ak ibchi kobwa gaa tugaa ko kor ko roisi nia yani ko komeyoe teta kokachengat tukuk chekiome ngap nyorchingee en bii yutet.